Engaji naipimieki ebiitia, ena naji VCT netii oltung'ani ogira aanyu matokeyo enyenye ena moyian naji ebiitia naipimaki tene wueji naji VCT.

Kelo oltung'ani sukuul emedical aitumiya ena siai olkitarri nelotu naa ninye arem iltung'anak tele Kasi loosita tene wueji taata arem iltung'anak.

Sipitali ena sapuk natibieki iltung'anak kintumiya iyie ildawaii, oitumiya iyie irkiek oitaruo Ilakuny' teng'ata naado oleng' naa etii ilkitarrini te kwe ena sipitali loas Ina biotisho aisaidia iltung'anak otta emoyian olukuny'.

Kore ena baye naa Kera ene Tipat amu Keret entoyie engamata enye nedolisho, ore sii aitoki ena baye kisho intoyie meisumata metii enyamali enoshi Kata naa natum lelo Omon lenye.

Kera enetipat ena Baye too Nkera kunyinyi peishori ildawa le biotisho peetum eseseni lenye aatum biotisho supat nemetum emoyiaritin ebulu ninche.

Ee kaata eng'eno naiborie imoyiaritin naalokunye peemetum aatubulai tosesen nemeyau kulie nyamalitin sapuki naitanyamal sesen loltung'ani.

Kaanyor ana baayi amu keisho lkitarini meteyielo, meteyielo biotisho e nkerrai te nkosheke. Neishoo sii aitoki ng'otenye nkerrai meteiyelo natuu nkerrai enye wueni etii atua nkosheke. Naa keshipakino ninye natuu nkerrai enye.

eji koree kuna sipitalini kutitik nemeta tenkumoi enkoitoi nasarunyieki enkishui tengata ebatisho ake naa enkunisho oldakitarini losho pokin olulung'a ontokiting naitokini aitumia tenena sipitalini tenkata ebiotisho te nena sipitalini

Eeh kera enkiteng'ena edupoto eh emoyan ebiita toltungani eitu eipimi eitang'as amu keisho ltung'ani meteyiolo ninye ajo nyoo naasayu tenaaku ketaa ketumoki eata tanaa ketumoki meata, naakeisho ltung'ani aisho ngolon tenaa eisho ninye ajo kaa naaitoki aasayu teidialo enye.

Kanyor ena bae amuu, keretu losho menoto iropiyiani tenemir ninje, tokiting' enche oo ilchambai, amiraki ikwapi e boo, netum iropiyiani naisumie inkera enche, netum iropiyiani naiendelesha maisha enje neaku kasupat ena bae oleng 'keisho ninje meshome kwel e maendeleo

Koree neekoi peiteng'eni ltung'ana neiko peibooyo anaa moyian olltikana tematee. Koree nee aree pesheti sipitali neepiki ldawai neepiki ldkitarini oyolo aaret ltung'ana tanaa ootumo kunaa moyian olltikana peeret ltung'ana.

Kelelek amuu, kore piilo oltungani sipitali imuoi, nikinchori net. Nelo sii kore pebau ntomonok noshikata aisho tanaa aapuo kilinik neishori ineeti epesho. Naa kore naa sirkali keewua reto sapuk oleng', eewua eishori iltung'ana neeti epesho, naaku reto sapuk oleng' ina.

Kore nkoitoi sidai enkiteng'ena te biotisho naa poopuo ilkitarrini le biotisho nkang'itie , meata nkang' nemepuo aiteng'en ltung'ana tengang'itie ah netiu eh supatishu ena ebiotisho tomuruai pooki elosho.

Taaku meiteng'en kuloo ang'eni le bitia ltung'ana ana otoi e bitia keipim ake meipudus meiteng'eni akoji keyaari pii wuen tenaa otei keyaari piiaku pee mieta ldawai naake naaku kore paaku meeleki ninchee ltung'ana naaku nkitorogana.

Eeh kanyorraa ana kiteng'ena naipirita emuoyian esukari amu keisho ltung'ana pooki ng'eno neiko ltung'ani maisha enye pewun ndaa nanya, ontokitin pooki naas naidim neitapashare ena moyian esukari, naaku keisupat ena kiteng'ena naaku kanyorraa onanu.

Kore nekwe naa nkare supat peeing'oruni, amu kore nkare naa nkishui. Koree neare peuni ilkeek tomuruai pooki. Kore neuni peetai sipitali sidai naapuoi naaku kore peetum ltung'ana nyamalitin nepuoi netii ilkitarrini netii ildawai

Ejo kelelek eloo ake e ofisi sapuk e sirikali naji huduma center niloo natii laing'eni le sirikali loas ana baayie e SHA o nkipande enoo nishooyo nkaarin enono pookira nikiboolokinyi empalai eno e SHA.

Tengaraki ewon ake eata sirkali e kilepet nkuti nyamalitin naimarita SHA peewon ake eitu eidupakino ninche oopisi musana apa napa nikijo NHIF, ewon ake eitu eidupakino ninche pooki neaku peemegira aitumiarita empalai e SHA tosipitalini pooki.

Anyorraa naa empalai e insurance esipitali amu kore ninye piata nimuoi naa kisiokini eh aidumia nikinchori ilkeek nikinchori oldawa tenkoitoi eh nasioyo amu eh na kore ninye ena palai e SHA kewuen akeata ninye ingolikinot tembata e sirkali.

koree enaa naa nkera ang ekenya anilepie embendera ekenya tolosho leboo tenkuatata naa kilepiee ninje enkarna sidai ekenya nakenare enaa pekiata enaa kuatata pekilepunyie tipatisho nikilepunyie enkarna ekenya toloshon pookin

koree naake peaku yaata Enkadi einsurance esipitali naa kitumiai ina sipitali olopeny naa keleleku naake amu kelo ake ina sipitali olopeny naake wenacard ino nikinjori ildawai nikinjori biotisho tenkoitoi nalelek

Eeh keatai amu keatai naa siptali sapuk e sirkali naisho iltung'ana reto neisho ildawai neisho duake ilkeek pooki leemuoyaritin naata ltung'ani tenkoitoi nalelek tenkoitoi nemeitanyamal ltung'ani lamedupa.

Eolturrur ele loonkera kutiti naaji geensi naagira apa ailepie sauti lenche aany apa ntoki nayawua serkali naji finance bill, naa kore naa tengaraki inia turrur oenkere e geensi nenyorru serkali aibooyo ninche neaku aamitiki naapa ejing' ninche ilbarabara aalukio sauti lenche metining'i neaku inatoki taaena.

Nkoitoi ena sidai naitubulunyeki ilkene ewuen era kini nesioki aisho, nebulu tenkoitoi supat nesioki ninye aibung ilng'anayio, naa kore olekene ewuen akeakiti nejing' ilng'anayio, naaku inaoitoi ena natii ene.

Osesen oltung'ani oteperoo aleng enaapitai tenee otaraapuaki te ntiim . Naaku ninye elee enapitai kuna nkilaani o kuna nkiek orikitoo laing'unani le murrua enye . Naa ku osesen ale enapitai erikitoi etaa murrua enye.

Neetipaat ana baayi oleng amu keiteng'en nkerra wuen era nkutiti meeteyielo lkaasin le nkaiiki awua taata aitibiir mashinini, neitibirr nkaari wuen era nkutiti oleng. Paa kore kenya peeitubuluu keiyoo ana kiteng'ena aitibiraki naaku kera netipaat oleng to nkerra wuen enkerra wuen era nkutiti.

Ekeneree nkera nkunini natii sukuul peishori daa sipaat naata naishoo ninchee biotisho te sesen lenchee. Neishori nkerra nkisoma ewuen era nkutiti amu nia nkaata eloo loosho kwee naa enia kaata eilaapu biotisho enkerrai nkitii teneishore meeting'a sukuul neishori ndaa supaat.

Sukuul ena, netii inkera boo aiguranta, eidipa na ninche enkusuma nche dorrop taata, naa kotupukutuo aponu boo nye aiguran, aing'iyeng'a Peno petoki ashukokino darasa, naaku kegira na ninche ashipakino aiguran ninche tana, tanang'amata natii boo.

Loidikidiki lo mwalimuni tedia mbaata e kisumu ogiraa ninchee aileepe otoiyoo lenchee metining'o sirikali too yuunot naiyeu ninchee nitaas enia sirikali. Naaku kore anaa duata natii enee loidikidiki lo mwalimuni tedia aloo e Kisumu.

Sikarini kuloo oing'orr ramatare eetimi onkwesi, naa nia ng'amata enchee apaa naidipa ninchee mafunso. Naa ninchee kulo loidipa ninchee enia mafundiso enchee. Ketii tiaari pee ang'aso lkasi ana sikarini yejuko.

Elo oltung'ani aisumiya aaku ormalimui Nilo aisumiya Kuna mashinini, naaji computani pee etum ayeu ataa ormalimui oisum enkera neiteng'eni ninche metayiolo aisumata too Kuna mashinini naati ene weuji.

Loidikidiki lo nkerra e sukuul, nkerra osilan etii ninchee aluikee tuloorr lenchee alikoo ajoo nimikinyorraa enkiyamaa naitai yoo te sukuul, enkiyama naimii wuen eton nkerra nkutiti oleng ninchee.

Maalimu eberaakita enkarrai neiko pee eiyelo aisoma nambai ewuen era nkutii amu kore pee eiteng'en nkerra wuen era kunii alikii neiko teneisom nenia ambai naa enia kaata eteng'eni, naa enia kaata eteng'enu enia enia nkaata ebuluu eteiyelo aisoma naa kesipaa eng'enu ashooli era kuuni.

Orais apaa le aware le Kenya Daniel Torotich Arap Moi ng'amaata apa natepero ninye. O rais le ukuni Mwai Kibaki enia ng'amaat apa napeer Moi naaku enia ng'amata enye ena naishore ninye leshere enye e muisho aisho rais le uni otii nkishu e kenya.

Ntomononi o nkerra enye aare akewuon eiteng'enita ninye nkerra enye pukurare noshii masomo doorop nashoo malimuni nkerra meishomo aidip te nkaang. Naa kegira ntomononi aiteng'en nkerra enyenye meiteng'enita. Neteiyeloo anaa mosoomo pooki neishoaki meishomo aas te nkaang.

Kera ena baayi netipaat te murrua ang' amu teneng'aso nkeraa enkisoma awuen era nkutiti. Paata kore peejo achoom sukuuli kutua keteyieiluto aigero, neteyielitoo aisoma, neteyielutoo abaki ninchee kumook naiteng'enitai ninchee tata tene te murruak.

Kenare paa kore sipitalini, neibung'a ninche o serkali metaa kore kuna moyaritin naagol elaare neitodou ninche metaa kore kulo tung'ana kutiti lemeidim ate nebaiki ake abak ninche tenelo ltung'ani nenyamalu netum ena moyian.

Keiteng'enaki ltung'ana neiko teneishoop masikii e nkutuukee. Neiteng'eni sii ltung'ana metaramaata tenewuen too ng'ojitin duake tanaa to sukuul , too ng'ojin enkisoma. Neitokiin atoki aisom aiteng'en neiko pee meeta ltung;'ani lemeeta mpalai enye enkisoma tewuejin naisomeri tawua sukuuli.

Echipai sapuk tinidool mwalimu achipakino nkisoma o nkerra taaridoo ,amu kore nkerra taardo naa ketua nkulikai . Naa keyaari pee ishoori nkisoma neishori sii tooki ninchee pooki tooki naishori kuna ltung'ana pooki nemeeta ninchee nyamalitin. Naa kadol ajo keshipaa pooki.

Keishoma ana siai kwee oleng te murrua ang' amu keteng'enisho te nkerra. Kebudusitoo mwalimuni nkerra , keteiyolo nkerra sia to nkaiki. Aitibira naambai, atiripaa nkojitin, neigeer nkulee te nkalaamuni. Naa keishomo ng'olee kwee neiteng'enita nkerra aitibiraki amu keibudus mwalimuni lang nkerra oleng te murrua ang.

Enkitengéna naifundis iltunganak niko teneyiolou aitumia mashinini enaa kuna enaa naj kompiuta neaku ewueji ene negirai aifundishayieki iltunganak metayiolo enaa mashini naji kompiuta nidol kininigíto iltung'anak isumita olmalimui lenya

larikok lenkanisa e anglican bishopi oitawutua ninje enduata enye aimaa kuna ajijik social media pookin aimie sipitali tenapa notice naitawutuo sirkali

Ingóru oltungani kuna opisini naishooyo insurance te sipitali neyaki empalai ino koree naake piitum enyamali neaku ina palai ina nikintasheiki biotisho ino te sipitali nawore naake entumoto mpaka pewoshokini nkopisini einsurances

Keng'as iltung'ani aisum ilemon le computer meteyiolo, pootum taa ayeu ataasa ele siai le production tene, amu kore teneyiolou ninye computer ,mitoki production anyamaliki ninye.

william ruto orais le kenya oisabaka nkera naasita kompiuta tena najo ICT hub nakegira ninye aishorita ngolon mee iendelea aas ele kasi le ICT

Kera enetipat enabae amu enotito nkera nkompiutani naisumare naa keitengén kuna kompiutani nkera te sukuul enje neleleku ilkasi ooas ninje nebolo ninje akili metayiolo ataas intokiting kumok oleng'

koree esimu kitelelelia rorei oleng' amu ore taa oltung'ani lilakuaniki niroro ake tesimu netiu enaa itatanikinote enitumomo nintoki ake duo aaku wore niyieu nikirewaki oltungani toki ningerr ake niriwaki akua message neaku kitelelia rorei pookin.

Kera netipaat ana baaya oleng meeta kore sekondarini neepiki, neepiki kompyutani peetaa keshee nkerra aisoma aisomeare kompyutani amu enia kaata eng'enu nkerra. Naa enia kaata eleleku siai naa enia kaata epulaa akilini enchee.

enkoitoi evidio supat nabaiki pookin ngáe amu wore teningór oltung'ani vidio nakisuma naisumitai tenening' sinkolio amu kore vidio naa ildolta oltung'ani eopeny'